Ngwĩciria handũ haha, andũ aya me mũcemanioinĩ, kuona atĩ nĩtũrona kwĩna mũndũ ũrũgamĩte, na nĩtakwaria ararĩria andũ, na nĩaratuĩka wa gũthikĩrĩrio nĩ andũ aingĩ, koguo ngwĩciria mũndũ ũyũ nĩ wa bengi ĩno nene, ĩtagwo Equity, na mũndũ ũyũ arageria gũthomithia andũ, ũrĩa mangĩhota kũiga mbeca ciao, nacithiĩ nambere kũingĩha, na ũrĩa onamangĩhota gũteithio, okorwo mũndũ nĩarenda gũthiĩ gũkomba mbeca, na indo iria ũrabatara, nĩgetha ũtuĩke wa gũthiĩ kwĩyandĩkithia na bengi ino, kana ona indo iria ũrabatara nĩgetha ũtuĩke wa gũkombithio, mbeca iria ũrenda, na ningĩ ngwĩciria mũndũ ũyũ nĩarageria nginya gũthomithia andũ, ũrĩa mangĩhota gwĩteithia na mbeca icio, kwona atĩ ũngĩtua wagũkomba mbeca, mbeca icio nonginya ũrĩcenjia ũrĩcokia, na nĩ ũheagwo mathaa kana ona thikũ cia gũcokia, iria wagĩrĩirwo nĩgũkorwo atĩ ũco ũrĩhĩte thirĩ waku wothe, na ũkamacokeria mbeca ciao.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno, mahinda maya, kuona atĩ thikũ ici andũ nĩ marakĩra ũrĩmi wao nyũmba, kũrĩa nyũmba icio ciakagwo, na andũ magatuĩka a gwĩka ũrĩmi wao, thĩiniĩ. Kuona atĩ nĩ andũ nĩ mahandaga indo ta itũngũrũ, nyanya, ona mboga, na andũ magatuĩka a gũcigetha, na nyũmba imwe icio ciakagwo, nĩgetha ũhote kũgitĩra mĩrĩmũ. Mĩrimũ ta ĩrĩa ya tũgunyũ, na tũtambi, tũrĩa tũtuĩkaga twa kũrĩa mĩmera, na mĩmera yaku ũgatuĩka ya gũthũka. Ũguo mũrĩmi nĩ a tuĩkaga wakũ wakũaga kũruta irio njega, kuona atĩ irio ciake nĩ thũkie, na rĩngĩ ona nyũmba ici nĩ cikoragwo cithondeketuo ũndũ cingĩhota kũhe mĩmera maĩ, rĩrĩa ĩtarĩ, na nĩguo ĩkoragwo ĩthondeketwo kũu thĩinĩ, kuona atĩ rĩrĩa gũtarĩ na mbura, to nginya mũrĩmi athiĩ atuĩke wa guitĩrĩria maĩ, nĩ gũkoragwo na macini, iria wĩra wacio nĩ gũitĩrĩria maĩ, ona ningĩ okorwo gũtirĩ na riũa, nyũmba ĩyo nĩtuĩkaga ya gwakana, na ĩgatuĩka ya kũhe mĩmera yake riua, koguo nĩ ikũraga, na mũrĩmi agatuĩka wa kũruta irio njega.

Maya nĩtũrona nĩ matumbĩ, na matumbĩ maya makoragwo na umithio mũingĩ, harĩ mũrĩmi, kuona atĩ matumbi ta maya, mangĩtuika ma kũrekio maingĩ, mũrĩmi nĩatuĩkaga wa kũmendia, na nĩatuĩkaga wa kuona mbeca, na mbeca icio nĩcitũ nĩcimũteithagia mũno kĩmũtũrĩre, kuona atĩ nĩagũtuĩka wa gũteithia bamĩrĩ yake, na maũndũ matiganĩte, okorwo ena ciana nĩagũtuĩka wa kũmatwara thukuru, na atuĩke wa gũ kũhe bamĩrĩ yake irio cia kũigana, na ningĩ ona matumbĩ ta maya, nĩmatũmagĩrwo nĩ mũrĩmi, harĩa wonaga atĩ rĩmwe nĩamaigagĩra ngũkũ na cigatuĩka cia gũkomera, na nĩgetha ngũkũ icio cia komera, atuĩke wa kũruta tũcui, na tucui tuũ nĩtũmũteithagia nĩgetha tondũ nĩatuĩkaga wa kuongerera kĩgĩna gĩake, harĩa atĩ tũcui tuũ, nĩtuo tukoragwo twa gũkũra, na tũgatuĩka ngũkũ nene, harĩa ona tũngĩkorwo twĩ tũingĩ , nĩatuĩkaga wa kwendia, koguo matumbĩ nĩmateithagia mũrĩmi mũno, namagatuĩka makũmwongerera kĩgĩnainĩ gĩake.

Nĩturona atĩ mũndũ ũyũ nĩ nyeni anyitĩte, na nyeni ici cituĩkaga cia kũmenyererwo, kuona atĩ mũrĩmi angĩtuĩka wa gũcihanda, nĩatigagĩrĩra atĩ tĩri ũcio arahandĩra, nĩ wĩna thumu mũingĩ, na nĩ mũnoru. Kuona atĩ nĩgetha nyeni cituĩke cia gũkũra handũ ta hau, no nginya tĩri ũcio ũkorwo wĩ mũnoru, na nĩgetha ndũgatuĩke atĩ wa gũtũma nyeni citigakũre na riri, kana citi ona citikaumĩre thi, koguo tĩri waku nonginya ũkorwo wĩ mũnoru. Harĩa we ta mũrĩmi nĩũtuĩkaga wa gũĩkĩra ndawa, kana ona kũgũra thumu, na ũgatuĩka wa gũtukania na tĩri waku, na tĩri waku ũgatuĩka wa kũnora. Na ningĩ nĩũtigagĩrĩra atĩ nĩũraitĩrĩria maĩ mũno, kuona atĩ nĩgetha nyeni ĩtuĩke ya gũkũra, no nginya ũtuĩke wa gũitĩrĩria maĩ, o mũthenya, kana ona ũgatĩrĩria mũthenya ũmwe kana ona rĩrĩa kũraura, mbura nĩtuĩkaga nĩgũteithagia wee ta mũrĩmi, ĩgaguitĩrĩria mũgũnda waku maĩ, koguo nonginya ũkorwo na maĩ hakuhĩ, no ũtuĩke wa gũcitungata, na nĩgetha cituĩke ciakumĩra ciĩna riri mwega.

Ũrĩmi wa ngombe, ũkoragwo na mĩthemba ĩtiganĩte, na wĩkagwo na mĩthemba ĩtiganĩte gũkũ gwitũ, kuona atĩ nĩgũkoragwo na mũrĩmi, ũgaga atĩ e ngombe ndagũcithondekera nyumba, kana ona kiũgũ, akauga we arĩciohagĩrĩra nja, kũrĩa matuĩkaga agũciceria kũndũ gũtiganĩte, kana ona kũndũ kwĩna nyeki, kana ona kũndũ ngombe ciake cigũthiĩ, cirĩe na cihũne, no we ndakaga nyũmba. Andũ acio nĩmatuĩkaga a kũhingũrĩra ngombe ciao o kĩroko o kĩroko, na magatuĩka a gũciceria mũthenya mũgima, magacoka magacicokia mathaa mangĩ ma hwainĩ, kũrĩa ngombe rĩu yũkaga na ĩgatuĩka ya kuoherwo o kuũ gwake nyũmba, kana ona kũu nja, na ningĩ nĩgũkoragwo na mũrĩmi ũngũ wakaga kiu wakaga kiugũ, na acio matuĩkaga a gũthiĩ kũgĩrĩra ngombe ciao irio, magacigĩrĩra mũgunda, na magatuĩka a gũcirehera, magacitinangĩria mahuti macio, na makarĩra mũharatĩinĩ, na nĩmatuĩkaga nginya agucigĩrira maĩ, na magacihera o mũharatĩinĩ, harĩa cituĩkaga cia gũikara o kiugũinĩ kiao, citagũtinda cigĩthiĩ nja.

Kũndũ gũkũ nĩ tũrona ati nĩ thoko, kuona atĩ nĩ kũrendio indo nyingĩ. Tondũ nĩ tũrona nĩ kũrĩ na nyeni, ona kwĩna itũngũrũ. Na kũndũ gũkũ nĩ kuo gũkoragwo na andũ arĩa makoragwo makĩendia irio cia mĩthemba yothe, indo ciothe cia mũgũnda. Na gũkũ andũ nĩ mokaga kũgũra, kuona atĩ gũtirĩ kĩndũ ũngĩaga tondũ nĩ thoko, na igũraga indo ciothe cia mũgũnda, kũrĩa andũ mokaga na magatuĩka a kũgũra na thogora mwega. Tondũ mũndũ ũyũ ũkoragwo ũkĩendia o nake nĩ akoragwo acirutĩte mugũnda kana ona akagũrĩra mũrĩmi nĩgetha atuĩke wa kwenda. Koguo andũ aya nĩ matuĩkaga a kũona mbeca ciao na magatuĩka a guthiĩ na mbere na kũona maumithio mega. Kuona atĩ nĩ maragura na mbeca ciao na cigatuĩka ciagũcoka, na nĩgetha mathiĩ na mbere na kurehera andũ indo na nĩgetha andũ nao matuĩke a gũũka kũndũ gũkũ macagũre indo irĩa marenda na magatuĩka a kũgũra. Koguo, o mũndũ o wothe nĩ aragunĩka kũona atĩ mũgũri nĩ aratuĩka wa kũona indo ciake iria agũkĩte kũgĩra na nĩ akona indo thaka.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩ ndĩrona atĩ nĩ kũrĩ na mũndũ ũrarĩria andũ kũrĩa mbere, na kĩndũ kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ mũndũ ũyũ nĩ arageria kwarĩria andũ, ũhoro wĩgiĩ bengi ĩno, na nĩ atuĩkaga wa kũmĩgathĩrĩria, kuona atĩ ũcio nĩ taguo wĩra wake, wa kuonania, kana ona kwĩra andũ, maũndũ marĩa makũgerera, rĩrĩa mangĩtuĩka atĩ akwĩiguithania na bengi ĩno, na nĩ atuĩkaga wa kuĩra andũ nĩgetha matuĩke a gũka meyandĩkithie na bengi ĩno, na nĩ atuĩkaga akũmera ũrĩa makũgunĩka, mangĩyandĩkithia, noguo ngwĩciria nĩ ameraga ũhoro wa nginya gũkomba mbeca, kũrĩa nĩ atuĩkaga wa kwĩra andũ no matuĩke agũkomba mbeca, o iria ũngĩenda, na nicigũtuĩka cia gũgũteithia, na maũndũ matiganĩte, kana ona cigũteithie na mathĩna marĩa wĩ namo, na ningĩ ona to nginya ũkombe, no ũtuĩke wa kũigithia mbeca ciaku na bengi ĩno, kũrĩa ũgũciga na nĩ cigũtuĩka cia kwĩyonjorithia, na ningĩ nĩgetha ũngĩenda kũruta kana ona rĩrĩa wĩna bata nacio, nĩ ũgũtuĩka wa gũthiĩ na gũciruta, notwĩke wa gũcihũthĩra na nĩ cigũkorwo cionjorithĩtie.

Haha nĩ tũrona atĩ mũthuri ũyũ, indo iria atuĩkĩte wa kũnyi iria anyitĩte na moko make, nĩ hoho, na hoho ici cikoragwo ciumĩte mũgunda, na ngwĩciria nĩ mũrĩmi, kũrĩa atuĩkaga wa kuhanda, mũgũnda-inĩ wake, na thaa ici nĩ atuĩkĩte wa gũcigetha, kwona atĩ hoho cianjagĩrĩria, kũmenyererwo o ciĩ mũgũnda, kwona atĩ ũkĩhanda mbegũ nĩgetha cituĩke cia gũkũra, no nginya ũtigĩrĩre atĩ mũgũnda ũcio wĩna thumu mũingĩ, nĩgetha mbegũ ciaku citwĩke cia gũkũra na cikũhe maumithio mega, na no nginya ningĩ ũtige nĩ waitĩrĩria maĩ maingĩ, nĩgetha hoho ciaku citigatwĩke cia kũhoha kana ona kuuma, kogwo no nginya ũtigĩrĩre we ta mũrĩmi, atĩ nĩ cirakinyĩrwo nĩ maĩ ciĩ mũgũnda, na ningĩ watuĩka wa gũcigetha, nĩ ciĩkagĩrwo irĩti-inĩ, kũrĩa nĩgetha mũrĩmi ũyũ nĩ agũtwĩka wa gũciruta kũrĩa araciruta okorwo nĩ gwake, acikinyie nginya thoko-inĩ, kana ona nĩgetha akinyĩrie mũgũri ũrĩa ũrenda kũgũra.

Irio cia mũthemba ũyũ, cikoragwo mĩkawa-inĩ ĩrĩa mĩnene, kũona atĩ o na ũrĩa ĩrugĩtwo nĩ ĩgatuĩka ya gũbangwo, nĩ kũonania mũndũ ũyũ ũtuĩkĩte wa gũciruga nĩ mũndũ ũthomeire ũndũ ũyũ na nĩ mũndũ ũmenyerete kũruta wake, wĩra wake, na mũbango mwega. Na ningĩ nĩgetha we ta mũgũri rĩrĩa wathiĩ kũgũra irio ta ici, nĩ ũkoragwo wigĩirwo kahiũ, harĩa karĩ o na gĩciko gĩaku, kana o na hũma, ĩrĩa ũtuĩkaga wa kũrĩa nayo tondũ, mĩkawa ĩno ĩkoragwo ya kĩrathi kĩa igũrũ. Koguo, ũtũmagĩra kahiũ gaku na hũma yaku, nĩyo ũtuĩkaga ya gũtheca, na ũgatuĩka wa gũtinia, na ũgatuĩka wa gũthiĩ na mbere na kũrĩa irio ciaku ũtagũtinda ũgĩthiĩ gũhũthĩra moko. Na nĩ tũrona o na hena matunda hau igurũ. Koguo, nĩ wanjagia na matunda ta icungwa rĩu, nĩ ũgũtuĩka wa kũrĩrĩa na nĩgetha ũthiĩ na mbere na kũrĩa irio ciaku.

Ĩno nĩtũrona atĩ, nĩ macini ĩrĩa ĩtũmĩkaga gũtinangia mahuti, harĩa wĩra wayo ũmĩnyithanagia na thitima, no ũgatuĩka wa gũthia mahuti maku, ũtagũtinda ũgĩtũmĩra banga, kana ona ũtagũtinda ũkĩra mũndũ agũteithie kũmatinagia na banga, kũrĩa nĩgũkoragwo na na uthi na gwĩtema, koguo ngwĩciria macini ĩno nĩiteithĩtie mũno thikũ ici, kuona atĩ nĩituĩkaga ya gũteithia mũrĩmi, kana ona kũmũhũthĩria wĩra wake, kuona atĩ wagĩra mahuti mũgũnda, wĩra waku ũtuĩkaga tu wa wamĩkĩra thitimainĩ, no gutindĩka ũgũtuĩka wa gũtindĩka mahuti maku, na matuĩke ma gũtinangio, o ũrĩa ũngĩenda okorwo nĩ manene kana manini, na arĩmi aingĩ mendaga gũtinangia mahuti mao tũnini, na ngwĩciria macini ĩni nĩ ĩmateithagia mũno, na ũndũ ũrĩa ingĩenda kuona matukũinĩ marĩa mokĩte nĩ atĩ nomengerere ũrĩa mũrĩmi tonginya atinde agĩ agĩtindĩka mahuti make, atĩ nĩgetha matinĩke, gũkorwo atĩ macini ĩno nĩ nene, ũndũ ũrĩa atĩ waigĩrĩra mahuti maku, nĩmakũhota gwĩtindĩka, na mahote gwĩtinia, kuona atĩ nĩgũkoragwo na ũgwati wa ũgĩtidĩka mahuti no ũriganĩrwo na ũtuĩke wa guikia kara gaku.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩcenjetie mũno, kuona atĩ thikũ ici, andũ nĩmatu nĩmahũthagĩra tũragita, kũrĩa tĩ tene andũ mahũthagĩra ngombe, kũrĩa macinyitithanagia na macini ici, na ngombe cigatuĩka cia gũthiĩ cigĩgũcagia, na thikũ ici kana ona bunda, andũ nĩmahũthagĩra indo ta bunda, magatuĩka a gũcinyitithia na macini ĩno, na bunda cigatuĩka cia kũruta wĩra, mũgũndainĩ wothe, no thikũ ici andũ nĩmarahũthĩra tũragita, na gũkoragwo na ngari cithondeketwo atĩ ũrĩa wĩra wao nĩgũthiĩ kũnyitithania na macini ta ĩno, na cigatuĩka cia gũtũmĩra maguta, kũrĩa macini ĩno ĩkoragwo ĩkirĩtwo thutha wa ngari ĩyo, na ĩgatuĩka ya kũgucia, na macini ĩno nĩtuĩkaga ya kũruta wĩra, koguo ũndũ ũrĩa ũcenjetie mũno, na kĩndũ gĩkĩ, mahindainĩ maya maitũ, nĩ atĩ nĩgũkoragwo na mũndũ ũkorũgwo ũthomeire ũrĩa angĩhota kũhũthĩra ngari ĩyo, nanĩgetha atuĩke wa kũgucia, na atuĩke wa gũthiĩ nambere kũruta wĩra wake.

Haha nĩ tũrona atĩ kwĩna andũ atatũ, harĩa atĩ nĩmara hũra hĩĩ, na ngwĩciria andũ aya magũthomithagia andũ ũhoro wĩgie kĩhonge gĩkĩ kĩao, kuona atĩ nĩ tũrona ũhoro wa mbeca, na nĩ ũrĩa mangĩhota gũteithia andũ na ũrĩa marateithia andũ na kũmahe ũgĩ wĩgie ũrĩa mangĩhũthĩra mbeca ciao, na ũrĩa mangĩtuika wa gũcihũthĩra matagũteaga, na nĩgetha mũndũ atuĩke wa kuona maũmithio kana ona ũrĩa angĩhota kũigithia mbeca ciake handũ, na cituĩke cia kũonjorithia ũrĩa cikũmũteitha, atũĩke wa gwĩteithia na nĩgetha ndagatwĩke atĩ he handũ agũkinya aremwo nĩgũthie na mbere na maica make, kuona atĩ mbeca nĩ citeithagia mũndũ, na ũrĩa ũngĩhota nginya kũrĩhĩra ciana thũkũrũ na ũrĩa ũngĩhota kũrĩha thibitarĩ na nĩgetha ona no nginya ũrĩgũra irio nanĩgetha ũtwĩke wa kũhe ciana ciakũ. Kwogwo ngwĩciria andũ aya nĩ rũhonge mahingũra kũndũ kwerũ, na nĩgũkena marakena kuona atĩ nĩ marathie na mbere, na kwaramithia rũhonge rũrũ rwao, na atĩ andũ nĩ marathie na mbere na kũmamenya.

Haha nĩtũrona atĩ kũrĩ na andũ erĩ , ũmwe nĩ mbica aroya na hena ũngĩ ũcio oronywo mbica, na ngwĩricia kaingĩ angĩ moyagwo mbica, rĩrĩa mũndũ arenda kũingĩrio mũbango-inĩ, kuona atĩ mbica nĩcioyagwo ona kangĩ ũgĩthĩe mbengi , na nĩgetha utwĩke wa kũhingũra kana ũtwĩke wa kũhingũra mbengĩ ĩyo , nĩ ũtwĩkaga wa kuoywo mbica na nĩgetha moyaga nĩgetha ũngĩtwĩka atĩ wa kũũra kana ona nĩgetha ũngĩtwĩka wa gũcario nĩ ũtwĩkaga wa kuonekana, na mbica yaku nĩ ĩtwĩkaga ya kũrũtwo na ĩgathie mbere, ona ninge ona gwĩ kũndũ kũrĩa ũthiaga obici-inĩ, ũgakora atĩ nĩ ũrahũrwo mbica, obici-inĩ kaingĩ cia thirikari, nĩgetha ũcoke wa gũtwĩke kũingĩrio mũbango-inĩ wao kana ona nĩgetha ũtwĩke wa kũheo wĩra, nĩmetagia mbica cigana ona na nĩo matwĩkaga akwĩyoera mbica icĩo ũkarũgama handũ na nĩgetha ũgatwĩka wakuonywo mbica.

Haha nĩtũrona atĩ mbica ĩno ĩna andũ matiganĩte, andũ aingĩ, na mbica ĩno andũ aya me haha nĩ atongoria a bũrũri, kuona atĩ ĩno nĩ bengi nene ya bũrũri-inĩ ũyũ witũ na nĩ kuona atĩ, nĩtũrona atĩ andũ aya nĩmaratuĩka akũheo mbeca nĩ bengi ĩno, na nĩtũrona atĩ mũnene ũrĩa ũcagũrĩtwo nĩ thirikari atuĩke wagũtuĩka nĩwe mũnene wa bengi ĩno nĩwe ũratuaĩka wakũhe atongoria aya mbeca, na ngwĩciria mbeca ici nĩciakũhingia mabataro marĩa menamo, na ti mabataro ma mũndũ kĩũmbe, ta mabataro ma mũingĩ, kuona atĩ nĩ magĩrĩirwo nĩgũthiĩ na mbere nagũthondeka icigo ciao, kana ona nĩgetha mekĩre andũ maũndũ marĩa mamerĩire, makĩingĩra ũtongoria-inĩ, ta gwaka barabara, kana ona gwaka thukuru na mathibitarĩ. Koguo nĩ maheo mbeca ici, nĩ bengi ĩno nene ya bũrũri-inĩ witũ na nĩgetha matuĩke a gũthiĩ na mbere, n agũthiĩ na mbere na wĩra wao ũrĩa mahetwo nĩ thirikari na ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno, kuona atĩ mahinda maya tũrĩ, andũ nĩmatuĩkaga a kũrĩha na thimũ, maikarĩte o kũrĩa marĩ, kana ona mũndũ akorwo nĩarenda kũruta mbeca, nĩgetha ndagatinde agĩthiĩ nacio ciĩ thimũinĩ, nĩatuĩkaga wa gũkua gĩbandĩ gĩake na agathiĩ nduka ĩno, na agatuĩka wa gũthiĩ na kũruta mbeca ciake, na mũndũ ũrĩa ũrenda gũkua mbeca ciake ciĩ thimũinĩ ndarenda gũtinda acikuĩte, nĩatuĩkaga wa gũthiĩ na gwĩkĩrithia mbeca, na nĩgetha cituĩke ciagũikara, thimũini yake, na thikũ ici maũndũ marĩa macenjetie mũno, nĩkuona atĩ thikũ ici ũgĩtua kũrĩha kĩndũ kana ona ũngĩthiĩ thoko kũgũra kindũ, andũ nĩmaratuĩka a kũriha na thimũ, kuona atĩ o kũndũ guothe ũrathiĩ, nĩgũkoragwo na namba ĩrĩa ĩkoragwo na mwendia, harĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra mbeca icio, koguo tonginya ũtinde ũkuĩte mbeca na moko, thikũ ici andũ othe arĩa mena mabiacara, nĩmatuĩkĩte akũnyita rũhonge rũrũ mũno, namagatuĩka a gũtũmĩra namba ciakũhũthĩra, handũ ha gũtinda makĩrĩhwo na mbeca cia moko.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ, kwona atĩ ici nĩ ciana nini mũno, na nĩ cituĩkaga cia gũthoma, ũrĩa mangĩhota gũtũmĩra tekinoronjĩ, kuona thikũ ici mathomo maingĩ marĩa marathomithio thikũ ici, nonginya ũkorwo ũgĩtũmĩra tekinoronjĩ, na nĩgetha ũtuĩke wa kũnyita maũndũ marĩa mũrathomithio, koguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata kuona atĩ mwana mũnini angĩtuĩka wa gũthomithio ũrĩa akũhũthira tekinoronjĩ thikũ ici, nĩ agũtuĩka wa gũkũra akĩmenyaga ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra, na nĩ agũkũra akĩmenyaga maũndũ maingĩ, kuona atĩ mwana nĩ akwanjia e mũnini, kũmenya ũhoro wa indo ta ici, na nĩ ũguo nĩ ĩmũteithagia, kuona mũndũ mwana ũyũ agĩtuĩka mũndũ mũgima, ndagũkorwo atĩ nda atĩ nĩagũkorwo na thĩna wa kũmenya, ũrĩa agũtuĩka kũhũthĩ wa kũhũthĩra, indo ici cia tekinoronjĩ, koguo ngwĩciria ũndũ ũyũ nĩ wa bata, kuona mwana nĩ atuĩkaga wa gũthoma na agakũra akĩmenya ũrĩa angĩtuĩka wa gũthoma, na kũhũthĩra indo ici.

Ũrĩmi wa itũngũrũ, nĩ ũrĩmi ũmwe wa bata mũno kuona atĩ mũrĩmi nĩ atuĩkaga wa kuona mbeca nyingĩ mũno na agatuĩka wa gũthiĩ na mbere na gũtheremia ũrĩmi wake. Kuona atĩ nĩgetha ũtuĩke wa kũrĩma itũngũrũ, na ũtuĩke wa gũciruta ciĩna riri mwega, no nginya ũkorwo ũtũmĩrĩte mahinda maingĩ na mbeca nyingĩ. Na no nginya ningĩ ũkorwo na mũgũnda, harĩa ũgũtuĩka wa gũthiĩ na mbere na kũrĩma, na harĩa ũrĩthiaga gũtwara indo ta thumu na nĩgetha mugũnda waku ũkorwo wĩna tĩri mũnoru, na nĩgetha ũtuĩke wa kũruta itũngũrũ njega na ciĩna riri. Koguo nĩ ũkoraga ũndũ ũyũ nĩ wa bata kũona he ta mũrĩmi, we nĩ akũhota kũrĩma na atuĩke wa kwenderie andũ na ithuĩ na nginya ũtuĩke, ũngĩtuĩka atĩ no nginya ũruge, no nginya ũkorwo na gĩtũngũrũ na no nginya ũgĩtũmĩre. Koguo o mũndũ nĩ aragunĩka kuona ithuĩ nĩ tũtwĩkaga a kũgũrĩra arĩmi itũngũrũ ici. Koguo ithuĩ othe nĩ tũrateithania na tũgatuĩka agũthi na mbere na gũthũkũma mũtũrĩre tũtarĩ na thĩna o wote.

Nĩgetha ũtuĩke hagũkinya harĩa tĩ no ũtuĩke wa gũthomithia mũndũ, ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, kana ũhoro wĩgiĩ ta haha ũrĩa tũrona kũrĩma itũngũrũ, no nginya ũkorwo na gĩthomo na ũmenyo wa igũrũ mũno, na ũgĩ wa ũrĩmi, kwona atĩ no nginya ũtuĩke wa gũbundithia mũndũ ikinya gwa ikinya, ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka, kumana na mũgũnda wa mũndũ, kwona atĩ no nginya ũtuĩke wa gũthomithia mũndũ, ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gutigĩrĩra atĩ, tĩri ũrĩa arathiĩ kũrĩmĩra naguo itũngũrũ, nĩ tĩri mũnorũ na nĩ tĩri ũgũtuĩka wa gũkũria itũngũrũ wega, na nonginya ũkorwo na handũ atĩ ũgũtuĩka hakũruta maĩ, na nĩgetha ndũgatwĩke wa gũthĩnĩka na itũngũrũ ciaku citigatuĩke cia kwaga maĩ, kwoguo nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũgũbundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya ũtuĩke wa kũmũbundithia kuuma ikinya gwa ikinya, na nĩgetha ndagatuĩke wa kũrũga ũndũ ũmwe wa bata.

Ici nĩtũrona nĩ igwa, na igwa ici cikoragwo na cukari mũno na nĩcikũragio mĩgũnda-inĩ nĩ andũ, na no nginya o nacio ũtuĩke wa gũcituga wega, nĩgetha cituĩke cia gũkũra, na ciraihe, kuona atĩ nĩcikoragwo na irĩa njeke, na nĩgũkoragwo na irĩa noru, kogwo kũringanaga na tĩĩri, kana o na kũrĩa ũcihandĩte, kana nĩ ũciheyaga thumu, nĩgetha cituĩke ciagũkũra wega, na ningĩ nĩgũkoragwo na ngũrani ya igwa, nĩgũkoragwo na irĩa nyũmũ, na nĩgũkoragwo na ingĩ njororo, kogwo nĩkũringanaga na mũthemba wa kĩgwa irĩa ũhandĩte, kana o na irĩa wagũra handũ, kogwo cikoragwo na mĩthemba ĩrĩ na ũtuĩkaga wa kũmumunya kĩgwa ũgatuĩka wa kũmeria maaĩ marĩa makoragwo na cukari, na kĩu kĩngĩ ũtuĩkaga wa gũte kogwo nĩgetha ũtuĩke wa kũria kĩgwa no ngĩnya ũtuĩke wa gũte indo imwe, na tonginya ũrĩe kĩ na ngothi ya igũrũ, rĩmwe mũndũ nĩatuĩkaga wa kũa na banga kana na kahiũ, na nĩgetha ũkahũthia mĩrĩre ya kĩo.

ĩĩ gũkoragwo na bata mũno gũkũria matunda maya na matunda maya gwitũ tũmetaga birigaya, na matunda maya nĩmakoragwo na bata mũingĩ mũno no nĩgetha ũtũike wa gũkũria matunda ta maya nonginya mũgũnda wakũ ũkorwe wĩ mũnene na ũkorwe wĩna tĩri mũnoru kwona atĩ nonginya tiri ũcio ũtũĩke wĩ mwega nĩgetha ũtũĩke wa gũkũria matunda me mathaka na memanene na nonginya ũtũĩke wakũrangira andũ gwaku nĩgetha andũ matigatuĩke magũka matuĩke makũiya matunda maku na matunda maya bata mao mũingĩ nĩ atĩ nĩmongagĩrĩra thakame mwĩrĩinĩ kwoguo andũ aingĩ ona andũ arwaru nĩmeragwo mũno mathii magũre matunda maya kwona atĩ nĩmateithagia mĩĩrĩ na nĩgetha mwĩrĩ waku ũtũĩke na ũgima wa mwĩrĩ mwega ,mũndũ nĩeragwo athii ethane na matunda maya na atũĩke wa kũmarĩa kwona atĩ nĩmongagĩrira thakame mwĩrĩinĩ waku.

Haha nĩtũrona atĩ kwĩna mũthuri na hena kĩondo akũĩte na mũgongo na nĩ ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa mũndũ aratua macani, kuona atĩ gũkũ kwa o, gĩcigo kĩngĩ nĩ kĩa macani, andũ aya makoragwo mahandĩte macani maingĩ, na ũyũ nĩ macani aratua, kuona atĩ wĩra wake nĩ gũtua macani akĩmaikagia kĩondo-inĩ gĩaka na nĩgetha atuĩke wa gũtwara gĩthĩi na atuĩke wa kũendia, koguo nĩ andũ aya nĩmakoragwo na kĩmera kĩao harĩa magĩrĩirwonĩ gũthiĩ mũgũnda na matuĩke agũtua macani ma o marĩa makoragwo me makũrũ na matuĩke agũthiĩ kũmendia harĩa we wĩ ta mũrĩmi nĩũtuĩkaga wagũkorwo atĩ nĩũhingũrĩte bengi na nĩũrĩtuĩkaga wa kũenderia andũ agĩthĩi macani maku marĩa ũhandĩte na ningĩ nĩũtuĩkaga wagũikĩrio mbeca ciaku bengi-inĩ ĩrĩa ũhingũrĩte matũĩka, ũthĩyaga ũgathimĩrwo gĩthimo kĩa macani maku na ũgatuĩka wa kũrĩhwo na ũrĩa na kiro irĩa ũkuwĩte kana irĩa ũrutire mũgũnda na ũgatuĩka wa gũikĩrio mbeca ciaku bengi-inĩ.

Mbicainĩ ĩno nĩ tũrona atĩ ici nĩ ndutura na cikoragwo nacio na mĩthemba mĩingĩ kwona atĩ nĩgũkoragwo na ndutura cia gĩthaka na gũkoragwo na ingĩ irĩa andũ maigaga kwao mĩciĩ kwona atĩ andũ aingĩ nĩmatuĩkaga agũcĩnyita na magatũĩka a gũcihingĩra kwao na maciheaga irio omũthenya omũthenya kwoguo nĩcitũĩkaga cia gũthondeka kũndũ kwa mũndũ gũgatuĩka tarĩ kwao mũcii na cigatuĩka cia gũthii na mbere na gũikara kũndũ kũu na mwene nĩ atũĩkaga wa gũcihe irio na maĩ harĩa akoragwo nginya acithondekeire kĩũmba, kũndũ kũria ona cingĩũmbũka angĩcihũrĩra cĩũmbũke, hwaĩinĩ nĩcĩtuĩkaga cia gũcoka na cikaingĩra gwake nyũmba kwoguo andũ thikũ ici nĩmatũĩkĩte agũcirĩithia kwona atĩ andũ nĩ macirĩaga ta nyama nĩmatũĩkaga ma gũcithĩnja na magatũĩka magũciria.

Ũndũ ũyũ tũrona mbicainĩ ĩno, nĩturona atĩ nĩ ũrĩmi wa marigũ, na nĩtuĩ marigũ nĩ mĩthemba mĩingĩ, kuona atĩ nĩgũkoragwo na marigũ ma kũrinda, na nĩgũkoragwo na marigũ ma kũruga, marigũ ma kũrinda nĩmarĩa mũndũ atuĩkaga makũra, akamatema na agatuĩka wa kũmaiga handũ, nginya merue, na andũ magatuĩka a kũmarĩa me meru, na maya mangĩ ma kũruga, mũndũ nĩ atuĩkaga wa kũrĩtinia rĩa kũra, na ũgatuĩka wa gũthiĩ kũmaruga, na rĩmwe mũndũ ona nĩmarugaga mũkimo, kana ona ũkamatukania na gĩtheri na githeri giaku, kana ona waru, nogatuĩka wa kũmarĩa, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũgũbundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, ndũrabatara ũmenyo mũingĩ atĩ wa gũthiĩ thukuru, kana atĩ ũgĩ wa gũthiĩ thukuru, ũndũ ũyũ nĩmũhũthũ kuona atĩ, no marima wagĩrĩirwo nĩgũthondeka, no ũtuĩke wa kũhanda marigũ maku, na nĩgetha matuĩke ma kũneneha na makũre.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata rũrĩrĩ-inĩ rwitu ,kuona atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũhoro na ũrĩmi wa mababaĩ, na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũrĩmi mũno, kuona atĩ atuĩka wa kũhanda na magatuĩka ma gũkũra na kwĩruha, nĩ matuĩkaga makwendio kũrĩa mũrĩmi no enderie andũ a itũra, kana no atuĩke wa kũmatwara thoko ,na enderie andũ a thoko, kana ona we mwene atuĩke wagũthĩe thoko na akenderie andũ, na nĩmateithagia kuona atĩ, mũndũ ũyũ mũrĩmi ta ũyũ nĩ agũtuika wa kwendia na akona mbeca cia kũigana kũrĩa nĩ agũtuĩka wa kũhingia mabataro make, na nĩagũthie na mbere ona kũongerera kĩgĩna gĩake, kuona atĩ nĩ arona wumithio mũnene, na nĩ arahotha gũthĩe na mbere na kũruta mawĩra make, atakũgiĩka mũno, kwogwo ngwĩciria ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia omũndũ omũndũ kuona atĩ maya nĩ matunda na mũndũ ũrĩa ũtuĩkaga wa kũmagũra na kũmarĩa nĩ mateithagia na ũgima wa mwĩrĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, kwona atĩ nĩ tũrona mũndũ ũyũ, nĩ arathikĩrĩrio nĩ andũ aingĩ, na nĩ aratuĩka wa gũthomithia andũ, na kũhe mata andũ mataaro, ũrĩa mangĩhota gũteithia andũ, na kũiga mbia handũ, kana ũrĩa mangĩhota agũtũmĩra mbeca ciao iria marona, kana ona mbeca iria menacio maigĩte handũ, citarĩ na gĩtũmi, no matuĩke a gũcioya na matuĩke a gũcihũthĩra na kũgũra ta kĩndũ, kana ona no matuĩke a gũcitũmĩra na kũiga biacara handũ, ĩrĩa ĩrĩ marehagĩra mbeca o mũthenya o mũthenya, koguo mundũ ũyũ nĩ atuĩkaga wa kũmahe mataaro, na kũmera ũrĩa mangĩteithika, na agatuĩka wa kũmateithia, ũrĩa mũndũ angĩtuĩka wa gũcagũra, biacara ĩrĩa ĩkũmũhe umithio mwega, na biacara ĩrĩa ĩgũtuĩka ya gũthiĩ na mbere ĩtakũgwa, kuona atĩ no nginya wambe ũrore kũndũ kũrĩa ũraiga biacara, na biacara ĩrĩa ũraiga, koguo mũndũ ũyũ nĩ atuĩkaga wa kũmateithia, na akamahe mataaro, na nĩkĩo ũrona andũ aya maikarĩte thĩ nĩ maratuĩka agũthikĩrĩria.

ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, kuona atĩ ũrimi wa mbata nĩũkoragwo na wĩra mũingĩ, kuona atĩ no nginya ũtigĩrũre nĩ wathondekera mbata ciaku, handu cingĩthiaga handũ hena maaĩ, koguo mũndũ nĩatuĩkaga wagũthondeka gatemu, kuona atĩ nĩũthondeka kanini, harĩa mbata ciaku cirĩthiaga cikaingĩra, na cigatuĩka cia kũhana taciretubĩra, na ĩcituĩkaga cia gũkena mũno, na ningĩ mũndũ tonginya athondeke gatemu, kuona atĩ no ũtuĩke wa gũthondeka na kĩndũ ta kĩraĩ kĩnene, harĩa ũtigagĩrĩra atĩ nĩ wa kĩihũria na maaĩ, na watuĩka wagũcenjania maaĩ, nĩgetha magĩikare marĩ matheru, kuona atĩ ici no nyamũ, na nĩ ũrĩmi waku, na nĩcituĩkaga cia gũthiĩ hau na cigatuĩka cia kũingĩra na gũtũmĩra maaĩ macio, na nĩ cikenaga mũno cigĩtubĩra, na ningĩ no nginya ũkorwo ũcigĩire irio, nĩgetha cirĩe, nĩgetha cituĩke cia kũnene na riri.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩ ndĩrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi na nĩtũrona ũrĩa akenete, na ngwĩreciria akenete nĩ ũrĩa onete maũmĩrĩra make mega, na ũrĩa nyeni ciake cikũrĩte wega cina riri, kuona atĩ nĩtũrona mathangũ macio nĩ manene mũno, kwonania atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩ arũtĩte wĩra mũnene mũno nĩgetha atũike wakuona maũmĩrĩra ta maya, na nĩgetha atwĩke wa kuona ta nyeni ciakũ nĩ irakũra wega cina mathangũ mathaka ũũ na cina riri mwega ũũ, nĩ atĩ no nginya wĩkĩre wĩra mũingĩ kuona atĩ no nginya ũtwarĩre nyeni ciakũ thũmũ, na mũgũnda harĩa urahanda no nginya tĩri ũcio ũkorwo wĩ mũnorũ, na nĩgetha nyeni ciakũ citwĩike cia gũkũra, citakũũma, kana ona citagũkua irĩ o nini, na no ningĩũtigĩrĩre atĩ nĩ ũraitĩrĩria maaĩ, kuona atĩ gũtire mũmera ũgĩ ũgĩtwika wa gũkũra wega, ũtarĩ na maaĩ kwogwo no mũhaka ũtigĩrĩre atĩ nĩ waitĩrĩria maaĩ maingĩ na nĩgetha citigatwĩke cia kũũma, kwogwo nĩ wĩrutagira na nĩkĩo ũrona mũrĩmu ũyũ ena gĩkeno kĩingi ũgwo.

Ici nĩ tũrona nĩ mbembe, na mbembe cikoragwo cina bata mũingĩ mũno, kũrĩ andũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ kuona atĩ wa mbere, mũrĩmi ũrĩa ũkoragwo agĩciendia, nĩ onaga maũmĩrĩra mega na agatũĩka wa kũongerea kĩgĩna gĩake , kuona atĩ nĩ atuĩkaga wa kwenderia andũ na nĩnge mbembe cikoragwo na bata mũingĩ mũno, kana ona matũmĩri maingĩ mũno kũona atĩ nĩcirũgaga gĩtheri kũrĩa citherũkagio na mboco na cigatũĩka ci irio njega mũno na irio thaka mũno, na nĩcio cirĩagwo mũno ũndũire-inĩ witũ , kũrĩa andũ metĩkitĩe githeri, nĩ kiendetwo mũno na ningĩ nĩ cituĩkaga cia gũthondeka nginya mũkimo, kũrĩa cikimagwo na marigũ, kana ona warũ na nĩnge mbembe ici cingĩũmithio, nĩ citwikaga cia kũruta mũtũ kũrĩa mũtũ, ũcio nĩ ũrugaga ngima, ngima thaka mũno, kũgwo mbembe cikoragwo ci cia bata mũno, na nĩcitũmĩkaga na andũ.

Mũthemba ũrĩa nyendete haha nĩ ũyũ wa gũkua mbeca ciaku ciĩ thimũ-inĩ na nĩ ũguo nĩ ũkoragwo wĩ mũhũthũ mũno, kuona atĩ nĩ ũthiaga o kũrĩa ũgũthiĩ ũtagũtinda ũgĩkuwa mbeca na moko. Kuona atĩ mbeca nĩ cituĩkaga cia kũra, no mbeca ciaku ciĩ thimũ-inĩ citigũtuĩka cia kũra, koguo mbeca ciaku nĩ ũgũtuĩka wa gũcihũthĩra o kũrĩa ũngĩenda gũcihũthĩra tondũ ciĩ thimũ-inĩ yaku. Koguo wĩra ũrĩa ũbatiĩ tu gwĩka nĩ gũtigĩrĩra atĩ thimũ yaku ĩna mwaki, nĩgetha ndĩgatuĩke ya gũkũhorerera na ningĩ ndũkaremwo nĩ kũgũra indo iríĩ ũragũra, kana ona kĩndũ kĩrĩa ũrathiĩ na mbere na gwĩka kĩrabatara kũrĩhũo, ndũgatuĩki atĩ wakũremwo tondũ thimũ yaku nĩ ĩhorire. Koguo ingiuga mũthemba ũrĩa nyendete nĩ wa thimũ, kuona nĩ mũhũthũ gũtũmĩra na atĩ to nginya ndinde nguanĩtie mbeca mondo-inĩ, kana ona gũtinda ngĩthiĩ nacio nguanĩtie mũhũko-inĩ wakwa, nĩ ngũtuĩka wa kũhũthĩra thimũ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathĩi nambere haha, nĩatĩ mũndũ ũyũ nĩatuĩka wa gũkinya ndukainĩ ĩno, ya M-pesa, na nĩatuĩka atĩ wa kũneana mbeca ciake atuĩke wa gwĩkĩrĩrwo thimũinĩ, na nĩgetha ndagatuĩke atĩ nĩagũtinda agĩkua mbeca ciake, na moko, koguo mũndũ ũyũ no atuĩke wa gũthiĩ na mbere na kũhũthĩra mbeca ciake, kuona atĩ nĩekĩrĩrwo thimũinĩ yake, koguo ndagũtinda agĩcikua, na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ mũhũthu, kwona atĩ mbeca ciĩ moko, no ciũre, no ciĩ thimũinĩ yaku, nĩũgũthiĩ nambere na kũhũthĩra mbeca, kuona atĩ kindũ kĩrĩa ũrabatara no thimũ yaku, tondũ mbeca nĩũgĩkĩriirwo thimũinĩ, na ũndũ ũyũ ningĩ ndũbataraga atĩ ũmenyo mũingĩ, nĩ mũhũthu kũhũthĩra, kuona atĩ thikũ ici gũtirĩ mũndũ ũtoĩ kũhũthĩra, kuma ciana gũthiĩ nginya andũ agima, kuonania ũndũ ũyũ ti mũritũ, na ndũrabatara ũmenyo, kana ũgĩ mũingĩ.

Ũngĩtua wa gũte gĩbandĩ gĩaku, makinya marĩ wagĩrĩire nĩ kuoya, nĩ atĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kũrĩa ibandĩ cioyagĩrwo, kũrĩa nginya ona rĩmwe andũ nĩ matuĩkaga a gũthiĩ gwa cibũ, na nĩkuo andũ mathiaga, ũgatwĩka wa gũthiĩ na maratathi marĩa wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ namo, ta atĩ no nginya ũkue gĩbandĩ kĩa mũciari ũkĩrutithĩtie, kana o kĩa aciari othe erĩ, na nĩgetha ũtuĩke wa kuonania, atĩ nĩ ũtete gĩbandĩ gĩaku, nĩ wagĩrĩirwo nĩ kuuga kũríĩ ũgĩtereire, na ningĩ nĩ ũragio kana nĩ ũtuĩkĩte wa gũgĩetha, kuona atĩ nĩ gũkoragwo na kũndũ ũngĩte gĩbandĩ gĩaku, nĩ matuĩkaga a gũkĩiga, na mageterera ũgĩre, kogwo ũngĩthiĩ nĩ ũragio ciũria, nogatwĩka wa kũrio kũrĩa watereire, na rĩrĩa watere na rĩrĩa wateire, na nĩ ũtuĩkaga wa gũkua maratathi macio ndoiga, ta macio ma nginya nginya maratathi ma gũciarwo nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ narĩo, na maratathi ma gĩbandĩ kĩa, kĩa mũciari waku, othe erĩ, na hau nĩho matuĩkaga agũkũrutithĩria gĩbandĩ kĩngĩ.

Mbicainĩ ĩno, nĩtũrona atĩ nĩ mbeca citiganĩte, na nĩ mbeca iria mũndũ atũmagĩra, akĩenda kũrĩhĩra kĩndũ, kana ona ũthiĩte nduka na nĩ ũragũra indo, ici nĩcio mbia iria ũtũmagĩra, na rĩmwe nĩcikoragwo, ciĩnyingi, rĩmwe nĩũkoragwo wĩnacio nyingĩ, na nĩ ũtuĩkaga wa kũgũra indo citiganĩte, na mbicainĩ ĩno nĩtũrona atĩ, nĩkũrĩ na mbeca cia magana matano, nĩkũrĩ na mĩrongo ĩtano, na kwĩ na nginya igana, magana merĩ, na kwĩ na noti ya ngiri, na ici nĩcio mbeca iria kaingĩ citumĩkaga gũk bũrũrinĩ ũyũ witũ, na nĩcio cikoragwoa atĩ cihetũkĩtio nĩ thirikari, kuona atĩ na rĩmwe nĩcicenjagia mahinda o mahinda, na nĩtuonaga atĩ nĩ thikũ ici andũ nĩmathomithagio, ũrĩa atĩ o mbica ĩrĩa yandĩkĩtwo ĩrĩa ĩthondekete mbi mbe mbeca ici, nĩkoragwo ĩkĩrũgamĩrĩra ũndũ, wa bũrũri ũyũ witũ.

Gĩtumi kĩnene gĩa kwenda ũndũ ũyũ, nĩkuona atĩ nĩũtuĩkaga wa kũgũra indo iria ũrenda, wĩikarĩte o nyũmba kana ona wĩ wĩrainĩ waku, nĩũgũtuĩka wagũcagũra indo iria ũrenda, na nĩtuonaga atĩ kũndũ gũkũ rĩmwe nĩũkoraga indo cina raithi mũno, na mũndũ nĩatuĩkaga wa kũgũra indo ciĩ nyingĩ, kuona atĩ nĩmendagia na thogora mũnini mũno, na nĩthogora ona we ũngĩhota kũgũra indo nyingĩ hamwe. Koguo ũndũ ũyũ ũngĩ ũrĩa mũnene nĩ atĩ, tonginya atĩ ũtuike wa gwĩtwara kũndũ kũrĩa indo ici cirĩ, kana ũtinde ũgĩthiĩ kũrĩa ciendagio, kuona atĩ ũgũraga, no mbica wonaga, na ũgatuĩka wa kũgũra kĩndũ kĩu, na ũgatuĩka wa kũreherwo nginya gwaku, kuona atĩ nĩmakoragwo na andũ arĩa matuĩkaga agũkũrehera indo iria ũtuĩkĩte wa kũgũra, na cigoka nginya kũrĩa ũrĩ, koguo nĩcihotaga gũ kũ gũtigĩrĩra atĩ nĩciagũkinyĩra, ciĩ njega na citarĩ thũku, na nonginya ũtuĩke wa kũhũra mũhuri handũ, kuona atĩ nĩgetha matuĩke a kũmenya atĩ indo ciaku nĩciagũkinyĩra.

Maũndũ ma bata haha nĩ maingĩ, kuona atĩ ĩno nĩ thoko na nĩ ĩihũrĩte andũ na nĩ ĩkoragũo na andũ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ gũkoragũo na endia arĩa nĩo matuĩkaga a gũka gũku na kũhingũra thoko ici ciao na magatiĩka a kwenderia andũ matiganĩte. Kuona atĩ nĩ gũkoragũo na indo o mwendia o mwendia nĩ akoragũo na indo ciake, na nĩtatũrona ũmwe haha nĩ arendia nyanya, na kwĩna angĩ marendia itũngũrũ, na kwĩna angĩ marendia ona marenge, na makendia marigũ, kũrĩa marigũ nĩ tũrona atĩ nĩ kũrĩ na arĩa marendia marigũ meru na marigũ ma kũruga, na nĩtũrona ona kwĩna mboga. Andũ aya nĩ maikaraga na ũũrũmwe mũingĩ, kuona atĩ andũ aya nĩ mokaga makagayanĩra o mũndũ hake hake na mũndũ agatua wa gũthiĩ nambere na kũruta wĩra wake, matakũrũa kana matinde makĩrũa nĩ ũndũ wa atĩ kwĩna mũndũ ũthire kũrutĩra wĩra ha ũrĩa ũngĩ, na ningĩ andũ acio angĩ nĩ agũri, kũrĩa andũ mathiaga kũgũra indo gũkũ, na nĩgetha mũndũ atuĩke wa gũthiĩ nacio gwake.

Haha atĩ nĩ tũrona, kwĩna irio mĩthemba ĩrĩ. Kwĩna waru. Waru ũyũ nĩ ũtuĩkaga wa kũũwo na ũgatuĩka wa gũtinangio na ũgaikio maguta-inĩ, na nĩkĩo wĩ mũthaka ũũ, na nĩ ũgucagĩrĩria mũndũ kũrĩa. Na nĩ tũrona waru ũyũ mũndu angĩreherwo nĩ arĩaga na mĩthemba mĩingĩ, kuona atĩ mũndũ no atũmĩre moko, kana o na atumĩre hũma, kũrĩa ũtuĩkaga wa gũtheca ũkĩrĩaga ĩmwe kwa ĩmwe. Na hau mwena wake nĩ tũrona hena mũgate. Na nĩ ũgĩkoragwo wĩkĩrĩtwo indo nyingĩ gatagatĩ, kuona atĩ nĩ gũkoragwo na nyama, na nyanya cigatinagio nene nene na nĩ cikoragwo cibangĩtwo hau wega. Na rĩmwe mũndũ no arĩe, kuona atĩ no ũmĩnyite ĩ yothe na ũtuĩke wa kũmĩrĩa, kana o na rĩmwe mũndũ nĩ atuĩkaga wa kũruta indo iria nyingĩ cia gatagatĩ agatuĩka wa gũcirĩa ciĩ mwena. Koguo mĩthemba ya kũrĩa nĩ mĩingĩ, na mũndũ nĩ ahũthagĩra o ĩrĩa akwenda.

Ĩ nĩ hakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ haha nĩtũrona nĩ mũciari na mwana na nĩ aratuĩka wa gwĩkĩra mwana wake ndawa ya maitho maitho-inĩ make. Mwana ũyũ no akorwo na gathĩna atĩ ndarona wega na mwana nĩ akoragwo wa gũtwarwo thibitarĩ na agatuĩka wa kũheo ndawa ĩ no ekĩragwo na ithimi citiganĩte maitho-inĩ make na mũciari nĩ we ũkoragwo na wĩra ũcio, kuona atĩ ĩno nĩgiragĩrĩria mwana waku ndagatuĩke atĩ ndakuona agĩkũra, kogwo nĩ ĩkoragwo ĩ njĩra njega kũona atĩ o na mwana ũyũ ndagũtuĩka wa gũtũmĩra indo ta macicio tene tondũ atĩ ndarona wega, kana ona ningĩ no akorwo mwana nĩathakĩte na agatuĩka wagũcoka kwao ena rũkũngũ rũingĩ no rũmũingĩre maitho koguo ndawa ta ĩno nĩmũteithagia nĩgetha maitho make matigatuĩke makũrwara mũno.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tũrona atĩ aya nĩo mahingũrĩte mũtambo, ũrĩa atĩ marenda gũthomithia, arutani arĩa makoragwo marĩ a bũrũri ũyũ witũ, ũrĩa mangĩhota gũtũmĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ, na nĩgetha matuĩke a gũthiĩ na mbere na gũthomithia ciana, kana ona arutwo thukuru-inĩ citiganĩte. Kuona atĩ thikũ ici mathomo maya nĩ maratũmĩra mĩtambo mĩingĩ ya tekinoronjĩ, kũríĩ atĩ no nginya thukuru ĩkorwo ĩna handũ kana yakĩte kũndũ mwanya, kũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũthomithia nginya ciana, kana ona arutwo arĩa maroka thukuru. Koguo haha nĩ tũrona atĩ aya marageria gũthomithia arutani, na nĩgetha arutani aya mathiĩ mathukuru-inĩ mao, na matuĩke agũthomithia arutwo ao, na nĩgetha arutwo acio matuĩke akũmenya ũrĩa mangĩhota kũhũthĩra mĩtambo, na ũrĩa mangĩhota gũthiĩ na mbere na kũhũthĩra tekinoronjĩ, matakũgiĩka, kana ona maremwo ati nĩ kũmĩhũthĩra.

Mahũthĩro ma ngari, thikũ ici nĩ macenjetie mũno, kuona atĩ thukuru nĩ ciraheirwo rangi ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ kũhaka ngari ciao kana o na mbathi. Na nĩgetha cituĩke ciakũmenyeka atĩ nĩ cia thukuru na nĩ cikuĩte arutwo. Koguo maũndũ marĩa macenjetie mũno thikũ ici, nĩ atĩ nĩ cikoragwo na rangi wao, na mũndũ nĩ agũtuĩka wa kũmenya na o kũmĩona. Nĩ egũtuĩka wa kũmenya atĩ ngari ĩno nĩ ĩkuĩte arutwo. Ona ningĩ matereba marĩa makoragwo magĩkua ciana icio nĩ matereba maikarĩte wĩra-inĩ ũyũ mĩaka mĩingĩ, kwona no nginya atĩ akorwo akĩmenya ũhoro mwĩgiĩ ũhoro wa bara mũno, na nigetha ndagatuĩke wa kũrehe mĩtino kana ona nĩgetha ndagatuĩke wa gũtwara ngarĩ ũru atuĩke wa kũmathũkia. Na ningĩ nĩ gũkoragwo na mũtaratara ũrĩa ũtũmikaga nĩgetha ona arutwo, nĩgetha matuĩke a kũingĩra ngari ici na matuĩke a gũkinyio mĩci-inĩ yao.

Nĩ hakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kũona ato airĩtũ aya nĩ mathiete na mbere na gũthoma, na makarĩkia nginya kothi yao ĩrĩa mathomeire thũkũrũ mũnene wa university. Na nĩ mathiaga kũũ na magatũĩka agũthoma, mĩaka ĩigana ona. Kogwo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, tondũ andũ aya nĩ matũĩkaga agĩthomo kĩa igũrũ, na nĩnge mawĩra mao nĩ matũĩkaga magũetha kũndũ kũnene na nĩmandekwagwo na nĩ thirikari na magathĩe gũikara obici-inĩ kũrĩa matũĩkaga agũthie na mbere na kũrũta wĩra mũnene, kũona atĩ mũndũ ũyũ nĩ atuĩkĩte wa gũthoma gĩthomo kĩnene na agatũĩka wa kũhumbwo thũmbĩ. Kogwo andũ aya nĩ methagwo mũno, ona nĩ kambũni ici nene kũona atĩ kaingĩ nĩ makoragwo makĩnyithĩtio ikĩro iria cirabatarania, na nĩgetha matũĩke a kũheo wĩra ũcio mũnene, kambũni-inĩ ona thirikari-inĩ.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona airĩtu erĩ, na wĩra wa aya nĩ atĩ wĩra wao, nĩ kũgathĩrĩrĩa indo cia kambuni citiganĩte, kwona atĩ makoragwo mahetwo wĩra nĩ kambuni, matuĩke a gũthiĩ kũndũ ta nduka ici nene, na matuĩke akwonia andũ kana mamenyithie andũ ũhoro wa indo iria kambuni ĩyo ciĩnacio, na nĩkĩo tũrona haha mbica-inĩ ĩno, nĩ indo cia kambuni ĩyo manyitĩte, na nĩcio makũgeria kwenderia agũri arĩa mathiĩte nduka-inĩ teno nene, arĩ maingĩraga kũu kũgũra indo, andũ aya nĩ matuĩkaga a kũmarĩria, na magatuĩka a kũmũgathĩrĩria indo ici, na rĩmwe nĩ matuĩkaga akwenderia andũ arĩa maragerera kũu, noguo nĩ matuĩkaga a gũthiĩ na mbere na kũmenyithia andũ ũhoro wa indo cia kambuni ĩngĩ, na nĩmatuĩkaga akwenderia andũ aingĩ matiganĩte, kogwo ona andũ nĩ matuĩkaga a gũthiĩ na mbere na kũmenya kambuni ĩyo, na andũ magatuĩka akũmenya na kũmĩgũrĩra.

Mbica-inĩ ĩno maũndũ ma gũkenania nĩ maingĩ mũno, kuona atĩ nĩ tũrona ona kwĩ na andũ maumĩte mabũrũri ma na nja, na magatuĩka a gũcerera thukuru ĩno, na ngwĩciria andũ aya mokĩte kũmĩrĩria ciana ta ici, na magatuĩka a kũmarehera indo ta irio, iria cirugĩtwo, na ngwĩciria atĩ andũ aya nĩ mokĩte nginya na atongoria a itũũra rĩrĩ na a bũrũri ũyũ witũ, na nĩgetha nĩo marahe ciana ici irio, kũmekĩrĩra thani-inĩ ciao, na nĩ matuĩkaga a kũmĩrĩria ciana na magatuĩka a kũingĩrana nao na makaria nao, ona kwĩ amwe matuĩkaga a gũthaka hamwe, na nĩ matuĩkaga a kwarĩria ciana ta ici na magathiĩ na mbere na kũmomĩrĩrria, makĩmera maũndũ mega, na ũũ, ĩno nĩ ĩkoragwo ĩ mbica njega kũona atĩ thĩ ĩno nĩ gũkoragwo na andũ merutagĩra gũteithia andũ, magatuĩka a kũmahe indo ta irio, na irio ici nĩ njega kũona atĩ ciana ici nĩ cituĩkaga ciagũkena na cigacokia ngatho.

Haha nĩ tũrona nĩ ciana cia thukuru na nĩ tũrona kwĩna arĩa marahũrĩra arĩa angĩ maaĩ na maaĩ maya makoragwo me maaĩ ma mbombo, harĩa atĩ kwĩ na tũhĩ tũrageria gũteithia andũ aya angĩ makamatuĩka akũmahihinyĩra nĩgetha matuĩke akũgĩa maaĩ, na nĩgetha onao menda kũnyua maaĩ aya maranyua maaĩ nĩmagũtuĩka agũthiĩ kũmateithia onao, na nĩgetha othe matuĩke akuona maaĩ. Na ũndũ wa mbere ndĩraririkana rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ nĩ atĩ ũngĩkamenya atĩ ũrĩa ũgũtuĩka wa gũthiĩ kuoya cuma ĩ yo na nĩgetha ũtuĩke wa kũmĩtindĩka thĩ maaĩ moime ndũngĩhota gwĩka wĩ nyike kuona no nginya ũkorwo na mũndũ wa gũgũteithia nĩgetha ũhote kũnyua maaĩ macio na we nĩgetha o nake okorwo nĩ arenda kũnyua maaĩ ta macio nĩ ũgũtuĩka wa guthiĩ ũtuĩke wa kũmũhihinyĩra na nĩgetha o nake atuĩke wa kũnyua maaĩ macio.

Nĩtũrona atĩ mbica ĩno, ĩna ciana nyingĩ mũno, marahũrwo mbica me hamwe, na nĩtũrona nĩmakenete, na nĩtũrona ciana ici nĩ arutwo a thukuru ĩmwe na ũrĩa makenete ũthiũinĩ wao, nĩtũrona atĩ nĩmakũreheirwo indo, kana he indo mareheirwo, na nĩkio makenete ũũ, kwona atĩ thukuru yao nĩrathiĩ nambere na gũtherema, na atĩ nĩmarareherwo mabu ngwĩciria ona nĩ mabuku, kana ona rĩmwe andũ nimatu ciana nĩcituĩkaga cia kũreherwo iratũ cia gwĩkĩra, na mabuku ma gũthoma, ona makwandĩka, kana ona rĩmwe nĩmatuĩkaga akũreherwo mĩtambo ya tekinolojĩ, nĩgetha mathiĩ nambere gũthoma, matarĩ na ithingithia ciothe, na arimũ nĩmatuĩkaga agũkena kwona atĩ, nĩmatuĩkaga agũthomithia rĩũ ciana ciĩ ngenu, tondũ ciana nĩcirona atĩ thukuru yao nĩrathiĩ nambere na gũtherema, na kuona atĩ okorwo nĩ mabuku mekũreherwo, nĩmakuhota gũthoma wega.

Nĩ hakoragwo na bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kũona atĩ ici nĩ ciana nini na cirĩ thukuru, na nĩ tũrona atĩ nĩcikarĩte thĩ hamwe, na ngwĩciria haha nĩ maikaraga thĩ, na magatuĩka a gũthaka hamwe. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia ciana mũno, kuona atĩ nĩ matuĩkaga a gũthondeka arata, na ningĩ nĩ mahotaga gũthomithio ũhoro wa gũthaka hamwe, koguo nĩ makoragwo na ũrũmwe mũingĩ, kũona atĩ ciana ici nĩcikaraga thĩ, na cigatuĩka cia kũhũthĩra indo imwe, koguo nĩ matuĩkaga a gũteithania na kuheana na nĩ matuĩkaga a gũthondeka arata erũ na arata ega na haha nĩtũrona atĩ mwarimũ, nĩ maikarĩte na mwarimũ wao thĩ, na ũguo nĩ wega tondũ mwarimũ nĩ arageria kũmonia othe no maikare thĩ, na nĩ maiganaine, na ngwĩciria mwarimũ ũyũ nĩ arageria kũmathomera ng'ano, harĩa aikaraga thĩ na ibuku, na agatuĩka wa kũmathomera ng'ano na ciana cigakena mũno.

Ingĩ korwo ndiganĩtie na mũndũ na arĩ na thĩna wa maaĩ, na nĩ tũrona atĩ nĩ arathĩnĩka mũno, ngwĩciria ũndũ ingĩamba gwĩka nĩ gũthuthuria kũrĩa maaĩ macio maimaga, na tũtwĩke a kũmenya nĩ kĩĩ maaĩ maya mataratuĩka magũka ũrĩa maagĩrĩire na marora nĩkĩ. Koguo mũndu nĩ atuĩkaga wa gũthuthuria na ũgatuĩka wa kũmenya thĩna kũrĩa ũrĩ na gĩtũmi, tondũ rĩmwe maaĩ nĩ marengagwo okorwo ndũrĩhĩte. Koguo no hote gũthuthuria na menye nĩ kĩĩ kĩratũma maaĩ make mage gũka. Na ũguo nĩ tũkũhota kũmenya ũrĩa tũngĩhota kũmũteithia na ũrĩa angĩtuĩka wa gũteithĩka nĩgetha ndagatuĩke na thĩna wa maaĩ rĩngĩ. Na ningĩ okorwo maaĩ nĩ maroka makĩũraga, no hote wa kũmũĩra atĩ atuĩke wa kũgũra indo iria angĩhota kũiga maaĩ ta tũ tangi, na mĩtũngi, harĩa arĩtahagĩrĩra na agatuĩka wa kũiga mĩtũngi yake nyũmba kana o na nja. Na a tuĩka wa gũtahĩrĩra, ndangĩtuĩka wa gũthĩnĩka, maaĩ mangĩtuĩka kũra.

Nĩ hakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kwona ũyũ nĩ mũrutani na nĩoka gũikara hakuhĩ na mũrutwo wake, na haha nĩ atuikaga wa gũteithia o mũrũtwo ũmwe kwa ũmwe, na thĩna ũrĩa aragerera, na agatuĩka wa kwarĩria mũrutwo, na ta rĩu ta haha ũrĩa maikarĩte thĩ nĩ agũtuĩka wa gũteithia mũrutwo wake na thĩna ũrĩa aragerera, okorwo nĩ kwandĩka kana ona gũthoma, ũũ nĩ ũteithagia mũno nĩgetha ũgatwĩka wa gũteithia thĩna ũrĩa wĩna mwana, kwona atĩ ũngĩthomithia othe hamwe, ndũkoragwo ũkĩhutĩrĩria mathĩna mothe marĩa ciana iragerera, kogwo watua gũthiĩ nĩ gũikara na mũrutwo ũmwe ũmwe kwa ũmwe, nĩ ũtuikaga wa kwaria nake, na mũrutwo rĩmwe nĩ atuĩkaga wa gũkũĩra mathĩna marĩa aragerera, agĩthoma kana akĩandĩka, na hau nĩ ũkũhota kũmũteithia, ũtagũtinda ũkĩgerera njĩra ndaihu.

Nĩgetha ũtuĩke na ũmenyo wa kũhũthĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ, nonginya ũkorwo ũthomeire ũndũ ũyũ, kũona atĩ ti ũndũ mũhũthũ gũka na gwakia mĩtambo ĩno, koguo nonginya ũkorwo ũthĩte thukuru, na ũgatuĩka wa gũthomera kothi ĩno, kũrĩa andũ matuĩkaga agũthomithio, ũrĩa megwakia na mekũhoria na ningĩ nĩũthomithagio maũndũ marĩa me mĩtambo-inĩ ĩno, na ũrĩa ũngĩtuĩka wa kũmĩhũthĩra nĩgetha ĩtuĩke ya kũmũteithia, kuona atĩ nĩũthomithagio ona ũrĩa ũngiandĩka marũa nayo, na marũa macio ningĩ makoragwo nginya ma gũtũma wĩra-inĩ waku, koguo nĩgetha ũtuĩke wa gũĩka ũndũ ta ũyũ, nonginya ũthiĩ na ũthomere na ũtuĩke wa gũthomithio nĩgetha ũkorwo na ũgĩ wa kũmenya ũria wagĩrĩirwo nĩ gũtũmĩra, kuona ti atĩ nĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka ũtegũthomera, nonginya ũkorwo ũthĩte thukuru yũĩkaine, na ũtuĩke wa gũthomera.

Maũndũ ma bata haha, nĩ maingĩ, kuona atĩ nĩtũrona maya nĩ mabuku marĩa matũmagĩrwo nĩ ciana gũthoma, kana ona arutwo na nĩtũrona atĩ haha nĩ mandĩkitwo nĩ ma kĩrathi gĩa gatandatũ, harĩa mabuku maya nĩ mo matũmagĩrwo nĩ arũtwo kana o na arutani magĩthomithia arutwo ao, harĩa no ngĩnya mahũthĩre mabuku kuona atĩ ndũngĩtuĩka wa gũthomithia ciana citarĩ na mabuku maya, kuona atĩ maũndũ maingĩ marĩa ũmathomithagia mothe makoragwo mandĩkĩtwo mabuku-inĩ maya, kogwo no nginya ũmabatare o na mũrutwo no nginya amabatare na mabuku maya kaingĩ mahenanagwo nĩ thirikari, makarehwo o thukuru o thukuru na nĩgetha thukuru ndĩgatuĩke atĩ ndĩrathomithia wega tondũ ndĩrĩ na mabuku, kogwo thirikari nĩĩngagĩrĩra ĩgatuĩka ya gũteithia thukuru ciothe na mabuku maya marĩa makoragwo mathondeketwo.

Mũbango wa gĩthomo, thikũ ici nĩũcenjetie mũno, kuona atĩ tene, andũ nĩmatũĩkaga akũingĩra thukuru, na magatuĩka agũthoma, na mĩaka ĩnana na mĩaka ĩna, na mũndũ akarĩkia yũnibacĩtĩ, na mĩaka ĩna, no thikũ ici maũndũ nĩmacenjetie mũno, kuona atĩ o na ciana thikũ ici, nĩciraingĩra thukuru cĩ nginya mĩaka itatũ, na cigatuĩka cia gũthoma, na thikũ ici o na gĩthomo nĩgĩcenjetie mũno, kuona tĩ o na ũrĩa marathoma, thukuru nyingĩ irĩa cia rĩ ho tene nĩciratuĩka cikũhingwo, kuona atĩ rĩu thaa ici nĩcirĩkĩtie bata wa o, kuona atĩ mũbango ũyũ ũrekĩrirwo kana ũrĩa ũratũmĩka thaa ici nĩngũrani na ũrĩa wa tene na thikũ ici andũ nĩ marathoma na mĩaka kenda, na ningĩ kũu kũngĩ magathiĩ o magĩthomaga, kogwo njuge mũbango ũyũ nĩ ũcenjetie mũno.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩndĩrona atĩ ici nĩ ciana, na nĩ arutwo na nĩ tũrona atĩ marathomera thĩ wa mũtĩ, nĩtũrona atĩ kwĩ na mũrutani wa o, na nĩ we ũratuĩka wa kũmathomithia kũrĩa mbere, na nĩtũrona atĩ ciana ici nĩ cirahũrwo mbica, no ũndũ ũyũ ti mwega, kuona atĩ ciana ici ciagĩrĩirwo nĩ gũthondekerwo thukuru, na citwĩke cia kũheyo mabuku makũandĩkĩra, o na mabuku ma gũthomera, kuona atĩ nĩcirerutĩra cigoka gũthomera rungu wa mũtĩ, na nĩgetha cituĩke cia kũmenya ũhoro wĩgiĩ gĩthomo, kogwo kũga atĩ atongoria agũkũ nĩmagĩrĩirwo nĩgwakĩra ciana ta ici thukuru, na nĩgetha matige gũthĩnĩka, kuona atĩ gũthomera thĩ wa mũtĩ wĩ na mathĩna maĩngĩ, atĩ kũngĩanjĩa atĩ o na kũra thaa ici ciana ici nĩcigũtuĩka cia kũinũka tene, na riũa ningĩ onarĩakana mũno ciana nĩcikũremwo nĩgũthoma.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tũrona atĩ ici nĩ ciana igĩrĩ, na nĩ tũrona nĩ makenete mũno. Na nĩ ngwĩciria atĩ thukuru ĩno yao nĩ ĩthiĩte na mbere na gũtherema kuona atĩ ciana ici nĩ ciratũmĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ gũthoma ithomo ciao thikũ ici. Thikũ ici thirikari nĩ ĩtuĩkĩte ya gũtheremia ũhoro wa tekinoronjĩ, na nĩ maragathĩrĩria mũno thukuru cithiĩ na mbere na gũtũmĩra mĩtambo ĩno, kuona atĩ ciana nĩ cigũtuĩka ciagũtũmĩra mĩtambo ĩno marĩ anini na nĩ magũtuĩka a gũthoma na makũre mena ũgĩ mũingĩ. Na ũguo nĩguo marenda. Kuona atĩ nĩ marĩteithagia ciana nĩgetha cingĩtuĩka atĩ nĩ cigũthiĩ kũndũ kũnene kana kũndũ kwĩna mĩtambo ta ĩno, matigũkorwo na ũritũ wa kũhũthĩra kuona atĩ nĩ mamenyerete, na nĩ matuĩkĩte a gũthomithio thukuru-inĩ ciao ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra.

Ũndũ ũyũ gwitũ wĩkagwo, atĩ andũ nĩmatuĩkaga agwĩtwo hamwe ta itũrainĩ, kana ona makanithainĩ, ona mathukuruinĩ, mũbango ũyũ nĩ ũbangagwo ũrĩa andũ mũngĩtuĩka agwĩtwo hamwe, magoka hamwe na matuĩke a gũbundithio, ũhoro wĩgie mĩtambo ya tekinolojĩ, ũrĩa mangĩmĩhũthĩra, na ũrĩa magĩrĩirwo nginya nĩkũmĩhũthĩra ituĩke ya kũmateithia kĩmũtũrĩre, kuona thikũ ici andũ nĩmarahũthra mĩtambo ĩno, ona gũthũkuma magiethaga mbia, kuona atĩ thikũ ici andũ nĩmarahũthĩra, magathiĩ thukuru magathomera kothi icio, na nĩmaheagwo mawĩra, koguo thikũ ici nĩgetha nadũ matuĩke a gũthomithio ũhoro wa kũhũthĩra indo ici cia mĩtambo ya tekinolojĩ, nĩmatuĩkaga a gũthomithio ona ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũmĩhũthĩra na indo iria marabatara, nĩgetha matuĩke atĩ nĩ magũtuĩka a gucitũmĩra, mũtũrĩreinĩ wao.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ kwĩna mũrutani, na kwĩna arutwo aingĩ, na mekĩrathiinĩ kĩao, nangwĩciria haha mũrutani wao, nĩarageria gũcanjamũra ciana, na nĩgetha matigatuĩke atĩ nĩmanoga, kana ona matuĩke agũkoma, akĩmathomithia, ũũ nĩũteithagia ciana nĩgetha cithiĩ nambere nagũthikĩrĩria, kĩrĩa aramathomithia, nanĩgetha citigatuĩke cia gũkoma kuona atĩ mwana angĩkoma, nĩatuĩkaga wa kũhetũkwo nĩmathomo marĩa marathomithio nĩ mwarimũ, koguo mwarimũ nĩatuĩkaga wa kũrehe mĩthako gatagati wa kĩrathi, nanĩgetha ciana cicanjamũke, na nĩgetha cithiĩ nambere na gũthikĩrĩria cikĩandĩkaga na cigĩthomaga, maũndũ marĩa arathomithia, ũguo ciana ici gũgĩũka nginya rĩndĩ ya kũgerio, nĩmagatuĩka othe akũhetũka.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ tũrona kwĩna itanda cinyitanĩte, na nĩ itanda nyingĩ, na kũrĩ na gĩtanda kĩigũrũ, na gĩa thĩ na nĩ tũrona ona atĩ kwĩna mathandũkũ, kwĩna mĩkondoro na kwĩna ngĩna ndoo, na kwĩna nguo ona cĩĩgĩtwo mĩena-inĩ kũu gĩtanda-inĩ, na ngwĩciria gũkũ nĩ thũkuru, kũrĩa ciana cia thukuru kana arutwo kũrĩa matuĩkaga a gũkoma, na kaingĩ nyũmba gũkũ, thukuru ĩyo, nĩ ya gũkomwo na arutwo matĩtuĩkaga a kũinũka kwao o mũthenya, kwoguo nĩ makoragũo mathondekeirwo, kũrĩa marĩthiaga gũkoma, kuona atĩ matĩrĩthiaga mĩciĩ-inĩ yao o mũthenya. Thukuru ĩno nĩ ĩkoragwo ĩthondeketwo ĩ-nene, ũndũ atĩ nĩ ĩgũkorwo ngĩnya na kũndũ kũrĩa ciana ici ciagĩrĩorwo nĩ kũrĩra, gũkoma, ona kũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũthomera, na kũrĩa ona mbabu ciao cirĩ. Koguo gũkũ nĩ thukuru, na nĩ arutwo makomaga gũkũ.

Haha nĩ tũrona atĩ, ũyũ nĩ mũrutani, kwona atĩ ena arutwo ake arĩa arageria kũbũndithia ũhoro wa gũtũmĩra mũtambo wa tekinoronjĩ. Noyũ nĩ arageria kũmonia, kũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhihinya, na kũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhutia, na nĩgetha matuũke agũtũmĩra mũtambo ũyũ wa tekinoronjĩ, na arutwo acio rĩmwe nĩ makoragũo ona magũrĩirwo mĩtambo ĩno, na nĩgetha matuĩke a gũthoma, makĩonagio ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũĩka. Tondũ thikũ ici thukuru nĩ irabundithania ũhoro wa tekinoronjĩ, na magatuĩka a kũmenya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũcihũthĩra, kwona atĩ haũ kabere nĩ matũmagĩra mĩtambo ĩno, na nĩkĩo matuĩkaga a gũthomĩthio tene, na nĩgetha matigatuĩke a kũhĩngĩcwo, kana ona maremwo nĩ gũcihũthĩra rĩrĩa magakorwo macio hau kabere.

Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ akinyĩrwo hagũthĩ kũrengerwo maĩ, nĩ atĩ nĩ akoragwo etakũrĩha maĩ make, kana ona ningĩ nĩ atũmagĩra maĩ mũno, na ndatuĩkĩte wa kũrĩha marĩhi marĩa marĩhagwo o mweri o mweri, na mũndũ nĩ akoragwo atũmĩirwo marũa, marĩa monanagia atĩ, ũngĩremwo nĩ kũrĩha, nĩ ũgũtuĩka wa kũrengerwo maĩ. Kwoguo mũndũ ta ũyũ agĩrĩirwo nĩ kũmenya, atĩ o mweri o mweri, hena maĩ agĩrĩirwo nĩ kũrĩhĩra, kuona atĩ nĩ atũmagĩra maĩ macio kũnywa, gũthambia indo na nyũmba, kana ona kũhũra nguo. Kwoguo nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenya omweri ũgĩthira, akĩriha marĩhi macio mangĩ, nĩ agĩrĩirwo nĩ kũrĩhĩra maĩ make, nĩgetha ndagakinye handũ e-kũrengerwo maĩ macio, kwona atĩ angĩrengerwo maĩ macio ndegũthiĩ nambere na kũruta mawĩra make ona ma-nyũmba. Kwoguo agĩrĩirwo gũthiĩ nginya kũu, kũrĩa andũ maĩ makoragwo, kambuni-inĩ ici ciao, na atuĩke wa kũĩyarĩrĩria, na nĩgetha atuĩke wa kũirwo ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũĩka nĩguo ndagatuĩke wa kũrengerwo maĩ.

Nĩgetha ũtĩke wa gũtũmĩra mĩtambo ĩ no ya tekinorinjĩ, no ngĩnya ũkorwo wĩ na maũndũ ta maya, no nginya ũkorwo na ĩntaneti ĩrĩa ĩgũgũteithia ũtuĩke wa kũhũthĩra mũtambo waku ũtakũgiĩka kana o na ũtagũtinda ĩkĩhorahora na nĩgetha ũtuĩke wa kũruta wĩra ũrĩa ũbatiĩ, kogwo maũndũ ũgeragĩra nĩ atĩ nĩgũkoragwo na kũndũ gũtakoragwo na ĩntaneti njega na ĩ yo nĩchũngagĩrĩria atĩ nĩmũremagwo nĩ kũruta wĩra ũrĩa mwagĩrĩire kuona atĩ intaneti ĩ thĩ o na ndũkũhota kũruta wĩra ũrĩa ũbatiĩ kũruta kana wĩra ũrĩa ũhetwo kambũ-inĩ ĩrĩa ũrarutĩra wĩra na ĩ yo no ĩcũngĩrĩrie ũbutwo wĩra, ningĩ nĩgetha ũtuĩke wa kũhũthĩra mĩtambo ĩ no mahĩnda manene no nginya ũkorwo na thitima kũrĩa ũrĩ kogwo thitima cingiuga atĩ nĩ cia hora kana o na ciũre ndũkũhota kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũruta.

Mathomo nĩmacenjetie mũno thikũ ici, kuona atĩ, mĩbango ĩrĩa ĩratũmĩka tene, kaingĩ ya ingagĩrĩra ũhoro gũteithia ciana na gũthoma, na ũrĩa mangĩhetũka igeranio ciao, no thiku ici gĩthomo kĩrĩa maratũmĩra thiku ici, nĩ atĩ marateithia ciana mũno gũtũmĩra iheyo irĩa makoragwo na cio, na nĩcio mateithagia ciana icio gũkũria, gũtikoragwo na macindano o mothe, ta atĩ mwana nĩakoragwo o na kĩheyo gĩake, na arutani nĩmakoragwo magĩteithia mwana ũcio atuĩke wa gũthiĩ na mbere na gũtũarithia kĩheyo gĩake, na gũgĩkũrĩa, atagũtinda akĩrwo atĩ no nginya ambe athome na ahetũke, ningĩ gĩthomo gĩa tene mũno mũno gĩakoragwo o ũhoro na gũcindana, kũrĩa atĩ nĩmwakoragwo o na mũkĩheyo namba cianyu, nĩgwakoragwo na wambere na rĩmwe nĩwakoraga andũ arĩa marahetũka mũno, nĩmatuĩka akũheyo ĩheyo, no gĩthomo gĩa thikũ ici marabundithio ũrĩa mangĩnyitanĩra hamwe, na ũrĩa mangĩtuĩka agwĩka wĩra ũmwe hamwe.